Eh ketii iloshon le kenya lonyorraa enkiama ontoyie enaa apa irmaasae apa amu ore apa irmaasae naa medolta tipat entito naijo enadolita tipat enkayioni niaku enebulu entito penyo nishoori peepuo peelo enkang nelo aiteru maisha enye ormarei lenye kake ore sai tenarishata netaa kegirae aisum inkayiok ontoyie tenebo amu etodua intoiwuo e tipat onkera pookin naa kisidai sii ena kisuma ontoyie amu kegira aitubulu neshetu tonkoitoi sidain oleng.

Ore Kenya Nationa Library naa ee kepuo oshi ninche sukuulini napasha toonkatitin napasha naa ninche oshi naisho sukuulini imbukui nisum inkera naa ore peetum ninche nena kera enkadi pisum imbukui naa kishaa nishooyo sukuul inkarn oonkera, pitobiraki Kenya National Library inkadii , yiolo pitobiraki naa inakata idim inkera atudumu imbukui tine wueji nisum neret ninche pookin.

Ore nena siaitin naa ime ime ine darasa naa keretu enkerai pee ebulu tempukunoto napasha onkulie kera amu ore enkerai teneton te darasa naa kejo oshi ilashumpa eneton eniaku dormant oleng ashu teniton tewueji nebo oleng naa yiolo akili ino niaku miidim ataasa imbaa kumok oleng kisaidiyia ena siai aijo tenepuku naaji enkera te sukuul nelotu ang neretu inke neretu intoiwuo enyenak aoku enkare alo irkeek nisaidia ninye amu ore egira aas nena naa kitoki ayiolou enitoki aiko aitobiraki enemeyiolo oshi.

Keng'as sirkali alak irmualimuni aitobiraki tenkata naishia kitoki sii sirkali aing'uaraki irmualimuni trainings naapuo neponaa enkisuma enye nitodol inkoitoi ng'ejuko naitumia aretu inkera tenkisuma enye yiolo sii kitoki sii sirkali ailepunyie irmualimuni aisho promotions tosiaitin enye peedol irmualimuni ajo keeta esiai sidai nagira aas yiolo sii kitoki aisho sukulini eh levels enaa enagira irmualimuni aasisho egira aretu nena kera.

Keng'asi aefunza inkera ajo ore eneret intoiwuo enye embaye sidai oleng nentoki sii naitukuj intoiwuo oleng nitiship neku ore tenepuo inkera inkang'itie enye naa ketum ilo okiyo neesaki intoiwuo enye isiatin ninining nees pookin najokini neretu inke neretu intoiwuo enye oleng naa yiolo inakata naa ikiyiolou ajo ore inkera neme imbukui ake egira aisum kake egira sii aas inkulie siatin naretu ninche te maisha enye.

Etang'asaki aingoru irmualimuni loponu aitodol iltung'anak enikoni teneyasishoreki nena mashinini naa yiolo iltung'anak lohomoki aitodol naa iltung'anak kituak onkera neyiolo nena kera oltung'anak nitoki sininche aitodol nkulie kera nayieu neyiolou neeta sii eyiunoto toltau lenye toltauja lenye ajo kayieu nayiolou ena siai kake yiolo piasi nejia netaretoki olosho amu mokure elaakini iltung'anak loponu aitumia ashu aretu iyiok tesiai omashinini yiolo nena ropiyiani apa nikingira alakisho negira aretu iwuejitin naishia.

Ore nkutiti rishat naishori inkera tesukul egira aisuma naa keretu ninche pee edamu inaduo nagirae aisum te darasa kitoki sii aretu amuu yiolo enkerai eneyiolou ajo kaata ena afasi naa kitoki enetu duo ibung aitobiraki enaduo natejoki naa kitoki ninye aisum openy neyiolou enagirae duo aajo kitoki sii aretu amu yiolo egira aanyu enkae mwalimui peelotu aisum ninche naa yiolo akili idipa ae daijesta ashu atipika ewueji nedamunyie naduo tokiting natiakaki te darasa ae.

Keng'as irmualimuni aitoyiolou inkera ajo ore enkisuma naa meishunye tenepukuni darasa amu ore epukuni te darasa naa kishia ormualimui naa kerik inkera field ashu enkiwanja naa kepuo inkera tine nepuo adala empira neyiolou, neyiolou sii enaasitae tine nitoki ayiolou inkigularitin kumok napaasha neretu neretu enkerai te akili enye amu ore oshi tene dale naa intoki aneneng'u aitobiraki.

Yiolo enkisuma e CBC nenkisuma naijo enapa ake es eh 8 4 4 kake yiolo ninye naa enyaakaki aponiki inkulie tokitin kumok tiatua neku ore irmualimuni lotii kisumu naa kisum ake inkera pookin enaa eniko oshiake eneisum inkulie irkulie mualimuni towuejitin kulie amu ore syllabus ashu entoki nagirae aisum naa kenyanyuk pokitoki nagirae aisum tosukulini pookin niaku meetae entoki napasha naa kisumi ake inkera terisioroto pookin towuejitin pookin.

Ore entoki edukuya naa ore pookin irmwalimuni onkera naa kengas ninche aimaa entoki torono oleng naijo transport elelek elakwaniki inkera sukuul, nelakwaniki sinche irmwalimuni naa torok irbaribarani lopoyieki sukuul neaku kegolu inakata maisha oleng teninche .Ore enkae toki naa ore irmwalimuni kegol sii epuo aas isiatin enye itu elaki ormushaara, amu ore tenitu elaki iropiyiani enye meeta siniche entoki nanya , nemeeta entoki napuoyie sukuul neeku kegol ina bae. Ore nkera naa elelek etii nkera napuku too nkangitie nagol maisha oleng naa itu enya endaa tonkolongi kegira ake alo , naa ore sii itu enya enkerai endaa naa kegol naa ininigu ormwalimui naa amu keton ake tedarasa nirura amu ore eninya endaa naa itum inkufu niningisho aitobiraki.

Ore apa eetae covid 19 naa keng'asi aishop mask, entoki niki, naibooyo inatoki entuum olikae tung'ani , kitoki sii nkera aishop , anap sanitizer , entoki naitukuyieki inkaik nai disinfect metaa tenibung'a enkerai olchafu nemelotu ake emoyian ingwaa ilochafu ,yiolo sii inakata naa keetae social distance, ewueji , kepuoi darasa kake kelamae pee meyauni ake imoyiaritin aishooyo tedarasa , tondarasani , netaretuo ina amu itu ee inkera tenkaraki ina moyiani.